Ng'ato ka ng'ato dwaro thieth maber. Odwaro ni kodhi kamoro nothiedhre, toyud thieth maber manya konye. Kuonde thieth mag ji giwegi, ber ahinya, nikech dakteche manikanyo tiyo ga tich maber ahinya. Kendo tijgi ler kendo gin gionge ga weche gomo gomo mang'eny manya kelo shida. Koro gikmoko ainagi emomiyo ji nenoga niya, kuonde thieth mag ji giwegi ema ber. To kuonde mag piny owachogi iyudo ni onge yath, seche moko ji ogomo, ji onge e tich koro ji neno ya ni mago rach. Koro ji seche moko neno ni mag ji giwegi ni ema yudre seche te, ema yudre mayot. koro e gimomiyo ji neno ni kuonde thieth mag ji giwegi, ber moloyo mar piny owacho.

An ng'at mohero pur ahinya kendo aparo ndalo machon ka ne an gi dawa. Ne wadhi puro kendo aparo maber. Ne wapidho skuma, cabbage, gi kitungu nyaka nyanya te. Aparo ndalo go. Mokwongo ne aneno ni tijno tek ahinya. Newach ne ok en gima ang'iyogo. Ne ok ang'iyo gi pur. Ne aneno ni pur en gima tek. Kendo ne aneno ni mago gik ma ketho na sa. Lakini, lakini bang'e inyayudo ni gigi be gina agina gik maber ahinya. Puro en gima ber ahinya. Kendo nyaka sani tinde ahero pur kendo an gi puotha ma apidhe alot gi nyanya. E pur en gima ber ahinya. Kendo aparo kaka ndalogo. Odiochieng' manapurono to ne awinjo ka ajony ahinya kendo nok ane nok apar ni gini nyabet matek kama. Lakini weche ne odhi adhiya maber kendo ne wadhi ma anyalo puro maber ma apidho gika.

Tijni en tich mitimoga kuonde motuo, kuonde motuo miluongo ni dessert gidho wasunge. Koro tijni, en tich maber ahinya kendo. En tich maber kendo en gima konyo jogi nikech kawo kuonde motwogi pi ok yudre to be jogi olga piyo. Koro ka gin gi gigi, kagin gi ngamia, nyalo konyogi mondo gichope wuodhgi maber, mondo gichop e sa madwarore. Eeh, kamano.

An kapok achamo chiemo, nyaka ng'i ni chiemo ni en ang'o mokele denda. Ogero denda, koso omeda teko, koso omeda remo, koso enang'o monyalo miyo momede denda? En ang'o momiyo achamo chiemo ni kata kuon? Ang'o momiyo achamo kuon ni? Achamo kuon ni nikech omeda tekra, koro kapok achamoga chiemo, nyaka ang'i ni ang'o mo chiemo ni dhi konya. Koro kata jok moko ma monyuol ma anyang'isogi niya, ni gicham chiemo manyamedogi remo, kaka chuny giri, mago gin gi spinach. Mago gik mamedo remo, koro mago gik manyalo anyalo nyisogi ni gicham. Koro magi gik moko ma nyaka apar mondi kendo kapok achiemo naka a make sure ni gigo otimore maber.

Chiemo manyawacho ni jogwengwa ohero en rech, nikech wan jomoya but nam, nam ma Victoria. Koro chiemo manyawachoni itedoga e kind arus kata ndalo mag chokruok mag joot en ga rech. Nyoyo be en chiemo moro mitedo kindego nikech gwengwa gin jomohero pur, koro mago chiemo manyawacho ni jogwengwa ohero.

Kama adake ji mang'eny opidho njugu. Koro njugu anenoga kochopo kinde mag keyo, ji mang'eny chokorega kendo golo gigi ,to iyudo ka gin go gundegi magisoye. Ka gisechoko kamoro achiel mana kaka nie pichani, kama gikawoga to gikete ei ogundegigo, to koro bang' kanyo e ka gineno kaka ginyalo timo njuguno, nikech ntie njugu ,itedogi e yore mopogore opogore. Nitie minya chwaki, to kichwako, tichwako ka gin gi potegi. To michielo, kida chiel, tonyaka pok potegi eka ichielo. E kamano. Kamano e kaka gitimo.

Ok, alwora madake en but nam kendo jimang'eny ohero mako rech. Gigo madwarore mondo tijni otimre en kaka net mitiyodo mako rech. To ngai gi pondo mitiyogodo choro godo yie, olou be nya tiyo, eh olou bitiyogodo mako rech. Alafu gimoro madwarre kendo en kasuku ma ka pi odonje ei yie tinyalo pukgodo oko kata mkebe minyakete rech momaki. Eh, aparo ni mago gin gik madwarore kendo gin gik ma konyo mondo tijni odhi kare. Mmh, ero kamano aparo ni mago gikma gikmanyakonyo, kendo ng'ama mako rech nyaka bed ng'ama ong'eyo kendo ng'ama nya timo tijni e yo makare. Kendo ok ber kobedo odhi e nam komer, nikech mano nyamiyo gik marach.

Oh, kabet kae kendang'iyo kae maber, aneno ntie ng'ato to ntie ring'o. Koro kae gimatimre en ni ibulo ring'o, koro ring'o mobul en gima ji mang'eny ohero ahinya. Kendo koro ng'ani obet ng'ani koro bulo ring'o kendo obulone kastembege, joge, wateja ge jok manyiewe, eh. Kendo ma koro en jaus, eh, ouso ring'o mobul.

An gi picha aneno ni weche mag keno e mbui obedo mayot kendo ber kendo en piyo piyo kendo konyo ahinya nikech mbui en ka yot mondo nga'to onyal timo tij nyalo golo pesa ge ama oor pesa ne ngato mo olo dhi e bengi moloyo dhi e bengi ne wach dhi e bengi iyudo ka kawi fare mangey lakini mar yor mbui en gi ma ioro piyo piyo kendo yot ahinya.

Oganda wa en oganda ma odhier ahinya kendo wach omenda en gi ma theko ahinya ni wach iyudo ka ji mang'eny ya e mieri ma onge yoo ma gi nyalo konyo go to be gi onge kata ng'a ma nya miyo gi konyruok mayot. Koro an gi ma anya ng'iso ji aina gi mondo gi wuo gi jotelo kendo jotelo obi gi yo ma nya konyo jogi e yo omenda kendo odwog chien dhier ma ni e gwenge e oganda wa aparoni mano nya konyo ahinya ka jotelo ochiwore kendo tiyo gi jo gi ka moro achiel kanyakla.

Puonj en gima ber ahinya kendo ki iriwo nyithindo ka moro achiel, kendo mi iriwo gi koro ni iketo gi e puonj, en gi maber. an lekna en bedo japuonj kendo ma no e gi ma asomo sani .Kendo aneno ka puonj en tich maber ahinya nikech japuonj en ng'at ma chiwo ga gike te yaani en ochiwo gi ma en go te kendo en ga gi hera ne nyithindo, kendo oketo ga nyithindo ka moro achiel ,kendo oriwo nyithindo ,kendo oketo nyithindo e yoo maber ,kendo orieyo nyithindo e yo ma owinjore. Koro aneno ni pouonj en tich ma ber ahinya kata gima omiyo aneno ga ni ya japuonj en ng'at maber gi chuny maber nikech otimo tich maber ahinya ma en tich maber kendo okonyo oganda.

Ok kae aneno ji ariyo, to ji ariyo gi bet gin ng'ado yien, ee gi ng'ado yien ma gi dwa tiyo godo gedo.

Kae aneno ka koro sirkal tije tire maber kendo tich mane sirkal oketo program mane sirkal obiro godo mar kawo patik ni nyithindo oyudo chiemo maber kendo aneno ka koro katimre kae maber kendo nyithindo gi gin jo ma oyudo kony ma oa kuom sirkal kendo gi yudo chiemo maber e sikunde gi ,ma gi nikech kony mar sirkal.

Ka e nitie gik mang'eny ma ni kod nengo to anya wacho mana ma tin kata ma nya neno. Kae aneno rabolo, aneno avocado mano gik te gik moko duto ma ni gi nengo. Aneno maembe, aneno ka nyanya rakwar ka maber, aneno machungwa aneno nyaka budho ma gi gik moko duto ma ni gi nengo.

Kae ka aneno, ka aneno kae a paro ni en jopuonje, jopuonje ogomo, gi ma miyo ga jopuonje gomo ahinya en ga nikech chudo, leo mar chudo mar gi. Koro iyudo ni jopuonje tiyo matek kendo puonjo nyithiwa kendo miyo nyithindo yudo puonj ma kare lakini iyudo ni pesa gi olewo kata pesa mi ichulo gi en pesa matin. koro kae jopuonje ni e gomo. Gomo gi, gomo gi nikech wach pesa sanasana .Koro e ma aparo ni omiyo kae koro gin e gomo.

Tiyo go kompiuta ok en gima yot ahinya. Kendo en gima dwaroga ni ng'ato odhi e puonjruok maber. Koro kae, mondibed ng'ama mondo ipuonj nyithindo tiyo gi gini, in be nyaka ibed ni iyudo puonj maber. Koro puonj inyalo yudo kama chalo nade, kata university. University mbalariany en kama inyal timo inya timo courses moko kaka mag kompiuta, manyakonyi mondiyud mondiyud monding'e kaka inyatiyo gi kompiuta. Koro kisebedo gi kise bedo gi ng'eyono, kiseyudo puonjruok no mitiegori maber, koro in be inyalo konyo jok moko mondo gin be giti gi kompiuta. Koro kata mana kaka jopuonj mineno kaegi, gin be koro gipuonjo jopuonjregi nikech gin be ne giyudo kony kuom jopuonjre moko mong'eyo tiyo gi kompiuta.